Tombishet anyun i ko tiang'ik che cham kenyoru missing' eng' ematunwek che yamatin missing' che cham ko desert kou olin pa Garissa en emet ap Kenyaa anan ko Marsabit. Ko tiang'ichuto anyun ko kikekure anyun melit ap emet en olindo amu icheket ko tiang'ik che ingen ko savaivania missing' eng' ole yamat. Ako icheget kora ko ame amitwogik che ng'ering' missing'. Ngoe peko ne u raini kopendi akot arawet agenge asikoee peek kora. Kp nitan anyun ne yae icheget agok kosavaivania agot en emet notok yamat missing' kosir anan ko mau agot tuga anan ko nego che mache peko kila petut anan kila sait. Ko icheget ko tiang'ik alak che tofauti ochei.

Eng petushek chukipendi anyun chepo tai ko kikere anyun kele kikowalak mising boishet ap musongnotet asikeyae anyun ngalechuto po sokat eng somanet chepo lakok chu mito anyun sukul ko anyun eng kerunenyu ane ko akere ale imukosket somanet anyun nepo sokat amu eng olekipendi ak tukuk chekikomong eng petushek anan ko kasarta nepo raini ko kikere kele imukosket amu kikere tukuk akot cheu computaishek anan ko simoshek ko kikere kora sukulishek che terter ko kokoip icheket boishet nito po computaishek eng sukulishek ako kokotoi icheket konet lakochuto tukche kiboishenditoi mashinishek chuto asikesomane.

Eng' kasrta anyun nepo petushechu ko muswoknotet ko kikoyaiwech kiit nepo kamanut missing' akot eng' kokwenyon achek amu nepo tai akot missing' ko paishet nepo ng'alek ap mtandaoni cheu chepo agot ng'alek ap WIFI ko ikere ile nitoni ko muswoknotet ne kokoit nepo kasari ako paishe chi tugul akot wifi initok amu kikichop en kapchi ako much kowa chi tugul ako paishe anyun wifi initok asikochut internet koro tugul che mi simoshek. Kora kikere kole koketai eng' sukulishek ng'alek ap poishet chepk laptopidhek ak kompyutaishek kenet lakok chepo kolwet eng' ole kipaishitai anyun mashinishechutok asikotestai anyun ng'alek ap somanet komye.

Kiyakik anyun chechuket ane ko baet nenyu kocham aboe konyul oeng' amun atinye tuga ako atinye kora kechirek chekiribei ko tuga anyun checham atinye ane kochang' mising ako icheket konyoljin anyun aser chito me ngoech asubuhi koyokotei tuchuta akoi koimen asikoket kobwa kaa ko anyun kora komito kechirek ako kechirechuto ko makat anyun kebai icheget amun mamondoi sang' nebo kurgat ko icheget anyun kocham kokaking'etyo asubuhi ketijini anyun icheget suswek choto chebo nepia grass anan iromchi suswek chekikoyomyo chekiketilatil akiteshi anyun chakula chekikolei eng' tuget ko ndakakebai anyun kunoto ko keboei korakokaimen akekoch beko ko nito koyoei anyun neko chito kobwa komye akoet mising'

Ngengalale anyun ng'alek ap sokat kotoreti mising sobet ap biko eng betushek chebo raini kinyoru anyun nebo tai ko cham koboishe biko che chang mising yomochei kotoi akot mung'aret kocham ipire chito anyun mungaretngu pichait asiporchi biiko anyun eng mtandaoni asikonai anyun olemii mung'aret ng'ung' ak tukche ioldii chito ko kora nebo oeng ko cham koboishe biko anyun asikosikee anan konyor chepkondok eng ng'alek ap nekikure kabaibaet ko cham anyun inyoru biiko eng yuto donsonsot ako alak kochopei amitwok asikokochi biiko asikonyor chepkondok ko kora kocham kora keboishe kenetekei kou somanet ako nitok ko kikotoret biik che chang mising.

Kikoip anyun walet ak tugun che chang poishe ap soket missing' eng' kokwenyun. Ko anyun inyoru piko che chang' ko eng' ng'alek ap soket ki konetkei tugun che chang' missing'. Kou nepo tai ko missing' ko paishet ap anan kapatet nepo mbarenik. Ko yutok ko kikonetgei missing' anyun kapatik tugchekipatitao mbarenik ak oratunwek che yae minutik kopwa komye ak kenyor kesutiik ch chang' missing'. Kora nepo aeng' ko kikonet piko poishet ap sokat anyun eng' kora pandaptai ne u anyun poishet anan yatet nepo mung'aret asikanapte gei eng' pandaptai.

Eng' kokwenyun anyun ane koma kitinye sukulishek che tinye sokat ako anyun nito anyun ko kiit ne kimwae kele toma kenyoru ako nito ko kikakemwawech kandoik che chang' missing' kole pwane asikonyochopwech anyun karik chepo sokat. Ko nito anyun ko ndakitekwech karichuto pa sokat ko kanaptai missing' kipsomaninik amu ndakakechepwech sukulishwlechuton anan ko koriik chuto ko nyoru kipsimaninik ko paishet anan ko somanet nemi parak missing' amu yuto koyae icheget konyor anyun tugun anan konyor tuguk chuto che ka matanyoru eng' sukulit ne kineti mwalimuek kityo chepo kila.

Bushek anyun ko tukuuk checham keboishe mising kot kekwonye anan ko kechopen amitwokik che terter eng kaa ko anyun cham inyoru petushek alak ko muuch kapa beitngwa barak anan ko kapa ng'weny kocham komito anyun tukuuk cheyoei icheket kolany anan ko korek ko nepo tai mising ko inyoru yo kalany mising beit nepo ungaishek chuto kocham anyun ko amun yo kapit anyun kiangazi eng emet ko inyoru ng'ering peek ako pendi barak anyun unga ko yomi ng'weny mising beitngwai ko cham inyoru kakes piko chechang mising peek ako anyun chitugul kokapa ndonyo asinyokoalda ko inyoru beitngwai mi ng'weny mising

Ngeng'alale anyun boishet nebo mkokoteni keibe anyun tuguk cheu beek anan ko peek akot kotinyei anyun kamanut eng' biko alak ako tinyei yoitwokik eng' biko alak ko anyun eng kerunenyu ane yoitwokik anyun chekocham agere ane ko mising' ko ngeboishe mkokoteni nito ako sikiroik chem koibei kocham akere ale kibirei mising' anyun sikiroichoto ako iumionsot anyun icheget akomakararan mising' kebirtoi tiongichuto ako mito boishet nebo pikipikit nemuch keboishe anan ko karishek chemuch inde mosikeshechuto kuk asiibe anan komuch akot kora ngokemoche akot iboishe tiong'ichuto ikoi misiget nemini nemapirtoi icheget mising'

Boishet anyun nepo sokat ko tinyei kororonindio neo mising eng ng'alek ap somanet amu inyoru anyun kipsomaninik chechang mising koboishe anyun sokat konyoru anyun somanet nepo barak mising icheket melin mokoi iker ile kerkei ak piko checham keneti kityo mwalimoek eng kilass ichekei kityo amu icheket ngikaboishe anyun sokat ko ngechut anyun ng'alek ap akot chepo internet ako yuto inyoru anyun somanet nepo barak mising nepo mwalimoek chekiko somon akotinyei icheket anyun somanet nepo barak akonaatin icheket koyuto tesei anyun ng'omnotet ng'ung' mising ako yuto koinyoru kora cherset akopo ng'alek ap somanet ak tukche iyoe asinyoru somanet nepo barak mising.

Ngengalale anyun boishet ap matatuishek ak pikipikishek eng kasarta nepo petushek chu ko anyun inyoru piik chechang mising kochomei koboishei anyun karishek chuto ak pikipikishek chuto amu icheket ko tinyei chokchinet neo mising ako imutin akoi ole kewendi ko ngiroo kou atkinye keny ko akot ki ngengalale ap panda ko kikitembeoni keboishe keldo ako keboishe anyun petushek chechang mising asiit olekewendi ko anyun eng petushek chu komitoanyun karishechuto ak pikipikishek akoimutin akoi ole iwendi eng saishek chengeringen mising ko kora ko ngalek ap mosikoishek ko keipei kepoishen matatu ak pikipikit koipun akoi kurkat akomechokoni akot ko atkinye keny kokinyolchin iboishe chito anyun portongung iipe anan ko iboishe tiong'ik ako ipun icheket anyun musiket nemining ako nito anyun ko ko kiyoe ichokan mising

Ngelalee anyun paet ap samakinik ko anyun ko cheu tilapia anan ko catfish ko eng kerune nyu ane aktukche achamtoi ndai anyun ripindet nepo samakinik ko achame mising aripe catfish akapai icheket amu eng research chechang chekikeyai anyun kocham kemwoe kele tilapia ko samakinik che ngepai anyun komochei omitwok icheket chechang mising ko catfish kakile ame amitwok chengeringen akokora ngiro kora samakinik chuto catfish kotinyei porwek cheoen mising kosir tilapia ko tilapia kou porwek kwach komengechen makoi ilinganishan ak samakinik chuto kikure catfish

Ngengalale anyun bankit nito po kcb ak benkishek chechang alak ko ngepa anyun ngalalet akopo besenitap kee anan ko kesom chepkondok ko mito kapileshek anan ko mito konyil oeng' chongen ane ko netai ko nekikure long term loan ako nito ko loan chekikonin ako itekoni anyun kenyishek anan ko arowek chechang' mising' asitar ilipani denit nito kora komito short term loan ko chuto chu ko makat ilipan denishek kwach komasir arowek akenge ana ko oeng' koyochei anyun yoto ko kailipan chepkondok choto ko choto ko anyun denishek ana ko loanishek chongen ane

Mito anyun kerchek che terter cheboishe piko kopose miondo nepo ukimwi ng'anda akot melin inyoi koroito po ukimwi ko cham anyun koamei piko kerchek chuto asikokirinda icheket amanam imnyonwogik alak chechang cheu chepo soromok anan ko chepo puonik cheu tuberculosis ko kerchek chuto kocham anyun kotinyei boishet neon mising eng Porto amu kokakoam anyun chito nekaimnyani ako katinyei anyun koroito po ukimwi kocham kokoini porto nepo chichito kimnatet neo mising asikokirinda anyun korotwek cheterter che yoei anan ko chekata puanchini icheket ndakamaam kerchek chuto

Cham anyun ya kemian chito ak ikere anyun kole imuch itinye mindo nepo Malaria ko anyun ko kaimwachi dakitari tuguk che ikastai ko cham anyun kiyokten iwe labit nemitai ne nekiten ne miten sipitali ko yotok anyun kocdaktarindet notok mi labit ko cham anyun ko daktarindet notok mi labit ko cham koipei anyun karatiik che mi portong'ung'. Torei keut ako ip inende ako tapen en mashinit ne kikure microscope ko ito anyun ko ipei dakikaishek taman ak mut akoi tiptem. Ko ndakakopek dakikikoshechotok koparu anyun ngo ketinye koroito pa Malaria anan ko kametinye. Ko yotok kemwaun anyun results chekuket.

Sukulit anyun ne pa Kabarak ne mito anyun olin pa Nakuru ko sukulit anyun ne oo missing' ne kasunat ako mito anyun somanet nepo parak missing' ako yundo ko kikopa lagok che chang' missing' asi nyu ko somane olindok. Ko olindok ko mita anyun kosishek che terter ako che amwae anan ko chemuch amwa eng' nguni ko che ng'ering'en eng' che chang' che mita olindok. Ko mita chepo mwalimuek anan ko daktarishek. Anan ko loyaishek ko choton che ng'eing'en ko koitoi sukuli nitok po Kabarak ako ndaa kakomang' anyun lakwet ne kanyu kosomane olindo ikere ile tinye ng'amnatet ne mi parak icheget.

Mito anyun tukuk chechang' mising' checham kechopei eng' kap chii mising' kot ko amitwok ko anyun inyoru eng' kap chii ana ko korik che chang' mising' kocham akot koke tembeleonchi icheket iyeku tondet neng'wany anan ko kewendi kokotishet kocham akot inyoru anyun piko chechang mising cheu achek piko chepo kalenjin ko cham kekwonyei anyun kimyet atko sait nepo bet nepo saa sabaa ko yuto ke kwonyei kimyet ak ing'wek ko ngiwe anyun sait nepo koskoling' neu saa kumi kocham anyun yoto inyoru kakekey tuka ako kichopei anyun chaik akechopchini toek chekapwa koyoto

Jumia anyun kosoket anan ko inenden anyun ko kot nekyaldae anyun tugun cheterter mising sikwaldechin kastomaek kobaishen muswaknatet Nebo soet KO anyu inyoru icheket tugun chechang mising kobaishen anyun kondei intanet sikomarta sikwal bik kotuguk Kwak go niton anyun koyae korobini Igo tugun chyae icheket akomuch bichoton kwal ko anyunjumia inyoru akokikenai mising bik chechang amun Jumia kwaldae tuguk en Beit nemi ngweny mising agoi niton kora ko tuguk gwak kotam kotugun Cheba imanda konginyoru tuguk Kwak ko ibaishen en kenyniahek chechang mising kotomo koyait kiyoton

Ngengalale anyun mornok chetelelchini piko chetinyei ukimwi ak pimanengwany ko cham anyun ko tinyei cherset neo mising kocherei pichuto anyun tinyei koroito ako cheu cherset ng'wai ko nepo tai mising ko komwoini icheket akopo tukuk che sapos koyai icheket ako melin ko kakonamin koroito kokakoek mwisho neng'ung ko nito kokoini pichuto mnyandos chetinyei koroito kotesetai eng sopet ng'wai ako topen icheket tai ako mainyalilkei koyan kole kakonam imnyondo nitok ko kora nepo oeng komwoini akocherei icheket koam kerchek kila petut asikokoch icheket afya nekararan.

Kokanam anyun chito koroito nepo korona nekikapit anyun kenyit ap elipu oeng ak tiptem ko anyun tinyei kaimutik che chang mising eng borto nepo chito ko anyun nepo tai mising kot ko inyoru chito ilole mising kot ako itinye loliot nimapeku ko nepo oeng inyoru chito yoimbusi ko ikose ile korom mising kombuset ap kee ako mining ana ko ngeringen hewait chemokoi ichut kopa puonik ko nitok anyun kocham komwoe daktarisiek kole inyoru chito matinyei akot chito nguvut ne tos tembean anan ko yai akot inendet kasishek che terter asiko much inendet kou akot konakta anan komakat koun kot anan koyai kasishek chemengechen

Eng emetnyo anyun nepo Kenya ko mito anyun sipitalishek cheechen mising ako chekasunot eng emet nyo chepo piko chemokororon metewoik ako neu anyun mathare ako kora gilgil ko nito kemuti piko che kakotwol metewoek ako yundo anyun ndekewe chito ko cham sipitalishek chu kotinyei anyun icheket pongonutik kwach che kirupei asikomuch icheket akot korip pichuto akokoch sopet nekararan kocham anyun inyoru ile eng olindo ko cham akot ko kiserei piko che ripei pichuto chechang mising cheu akot security amu pichuto chechang ko cham komochei icheket komweiyo ako atkomakirip icheket korwoisot ako makinyoru icheket.

Tinye anyun Baishonik chechang kot nekeyilen ngatutik en emeniyon Nebo Kenya netai akot mising ko anyun inyoru icheket igoi imanda Neu Chito akot akotinye inendet malalamishi akoba imbarenyun komuch iwe yundon akimwaite tuguk chekimakingei ak tuguk chemakiyae kokaranit koyundon komakoigei imanda Nebo aeng kora ko yundon kochamanyun kosetoleni ak anyun ngalek ab chebo cheu kabirgei Biko anan komiten chi nikiyochin makosaishek koyundon imuti Chito asiketilen yundo tubchet nikiyochin Chito kokakirate chichiton anan kolubanji Chito akoyunon kelubani choton tugul

En emenyon nebo kenya ko komata anyun negasat missing necham okot kotoreti tibiik kogoini okot cheu sanitary pads ko ministry of Gender ,culture the heritage ko nito ko minisrit nebo kenya necham okot koteteonyin tibiik chemoimuche gee anan chemoimuchi okot kwal sanitary pads, chuto ko icheget kora kole cham kosungugoni sugulisiek chechang missing, ako yoto komi kosungugoninkorobjin tibiikchechang missing chebo emet ab kenya sanitary pads chuto ako nito anyun ko kiit nekararan missing ako boisionito ko toreti tibiik chechang missing asimanam okot mionwogik chechang.

Eng emetnyo nebo Kenya mamaishek anyun che tomonet komakat icheket anyun korutechi sipitalishek konyil sisit asikomuch inendet kotume ko nitok anyun ko nekikonem serikalit ap Kenya ako po komonut mising kokarup mamait anyun akotar anyun inendet kowendi sipitali konyil sisit choto kikimwa ko anyun ko kawo anyun yundo kocham ketoni akopo atepto nepo lakwet eng moet keton akot atko inendet kotinyei kasoro aketukul ako yuto ko kikoini kora kerchek checham kolukui chepo iron cheikoini etunet ap lakwet konyo komie eng moet ako kora ko yuto komokoi kekoch inendet netit nemuch koboishe asiko tektaekei manam akot mionwokik cheu malaria.

Mito anyun amitwokik che terter eng emet ap Kenya che chopei piko eng kabilaishek che terter ko anyun chongen ane mising chepo kutiit nenyoo nepo kolenjini ko mito chekekure achek mursik ako chuto anyun ko naat mising eng piik cho ako kichopee cheko chekakikee eng teta akekonor betushek oeng anan ko somok akoi korurio koyuto ndakakorurio ako namkee komie koek mursik ko ichenye anyun sutet nekakepel eng maat akipel anyun komie asisute sotet akirongchi chechoto ko ndakirong anyun cheko komongu mursik chekororon mising konito ko kikokonech kenai mising piik ap kolenjini akopo chechuto kikuren mursik.

Kerchek anyun choto chepo polio che cham kerutchini lakok chemengechen kotinyei komonut neo mising eng Porto kokakerut lakwet ko nitok anyun kotoreti chito asimaimuch inendet anan asimanam koroito neporei anyun kotembean chito kotoreti kerichechuto koisto koroito ako kora ko istoi kora nekikure suffering amu nito komakirut chito akinam koroito koyoe konyalil chito mising kotinyei anyun komonut mising kokakirut lakwet kerutchi kerchechuto po polio kocham anyun kerutei lakwet konyil somok asikopek anyun dose chuto chepo polio ko cham kerutei nepo tai anyun kotinyei wikishek somok ak kotinyei wikishek lo ak wikishek taman

Ongen anyun korik chekikonore chepkondok chechang' mising' chemi emenyo nebo Kenya ko anyun chenootin mising' ko neu KCB neu equity neu comparative bank neu national bank ko chuto ko cheechen mising' ako chekikokos akokikoboishe biko kokonore chepkondok ngap atkinye keny ko anyun asiyat chito benkit neng'ung' ko cham anyun komakat kokeit kenyishek taman ak sisit ako yoto itinye kipandit ako kaitil kra ko yuto ko muuch inde chepkondok kuuk asikoribokis komye ako kora korichuto ko ngimach chito akot isom loan kokonin icheget amu ii membeyat nebo bankit noto nekieregistamegei

Nayaat Nairobi akopo anyun tukun che chang' mising' melin kele nayaat akot eng' emet nyo nepo Kenya kityo nayaat eng' African ak emet komukul ko anyun Nairobi ko apital city nepo emet nepo Kenya ako yuto kotinyei akot Nairobi neu anyun olekikonore tiong'ik ako nitok koyoe koek anyun city inekee eng emet netinyei konoret ap tiong'ik eng city ko anyun nepo oeng' kora konayat Nairobi akopo tukuuk chekipoipoitenkee mising' cheu chemii akot Uhuru park anan kora ko nayaat akopo korik cheechen mising' chekikitech amu ngiro anyun citishek cheu Nakuru anan ko Mombasa komengech korik lakini eng Nairobi komito korik chekikitech ako koen mising'.

Biiko anyun che chang mising kochemei kopendi anyun pakishek asinyokoton tiong'ik chuto po tumdo ko anyun inyoru biiko che chang mising ko pendi akopo anyun sababushek che terter ko nepo tai mising ko biiko che chang ko cheu lakok ap sukul kopendi akopo somanet asinyekenet icheket akopo tiong'ik che terter cheu akot big five chekikeser eng kitabushek ko akot kora inyoru eng sukulishek chun po barak cheu chebo university koicheket kopendi akot olitok asinyokoyai icheket tukun cheu research ko biiko alak kora ko pendi icheket kopoipoitekei asikoro icheket tiong'ik chetomo kokerei eng sobetng'wai ako kora komuch icheket kopir pichainik che chang asikotun kopwatekei icheket

Mito anyun korik cheterter eng' emetab Kenya chenoyotin mising' cheiborostoi logoiwek chebo emet ko anyun mito neu Citizen TV mito kora KTN ako kora komito K24 ko nekasart eng' yu mising' ko citizen ako biko chechang' komwoe kole citizen kokonu icheget taarifa chekororon mising' ako kora kokonu kora anyun ng'alekab kabaibaitegei ak ng'alekab somanet eng' chong'indo ko kora ngeng'alale anyun steshenishek chebo redioshek ko mito kora akot kass FM konito kobo biikab kalenjin ako kora kobarastoi lokoiwek ako tinyei kanetishet neo mising' eng' kokwenyo nebo kalenjin